ore tenepoopuo ilukunguni, nenyaanya ilchafui olltum te nkoitoi, nenyaanya intakitakani muj, ore ina nanya intakitakani nisho ilukunkuni pee emuoi oleng'.nisho sii ninche ilukunkuni naaikenori tiaji. keyakini ninche edaa tiatua aji, mepoopuo siiduo metoonyo nkukunik, eboo neeku mesioki duoo amuoyu. ore lukunkuni naikenoro, memuoyu aasioki amu, keyakini edaa naing'uaa aji edaa sidai, alang inoshi lukunkuni naapopuo naanya idaikin toonkoitoi.

Iyolo oshi nanu kapik kuna lukunguni naaji layers iyolo kuna lukunguni naaji layers kaisho oshii irmosurr, tenaisho kulo irmosurr namir irkule enikinya irkule naitoki sii duo aitepetaa, tenaitepetaa neitaga ninshe neisharu inkashui, iyolo ana kashui enye naitaa kumok peyie aitoki aitepetaa irmosurr paamir ilo irmosurr aimeeek a living . Naaku sii duo kulo lukunguni meeta osesen sapuk kebulu ninche polepole naaku mee lasima paaran aituchul oleng.

Yiolo emoyian edukuya, naa keji neucasol disease na ore ena moyian, na virus nai cause. Yiolo aje eeta elukunkui ena moyian, teeku kirragita elukunku, ee na ore prevention enye na vaccination. Ore ake si duo enkae moyian naa keji coisidioisis. Yiolo enamoyian ki cause entoki naji protozoa. Ore ena moyian i prevent enaa environment sidai. Isafisha environment elukunku ashu anti cosidioisis.

keishiakino pee eaku isumare esiai esipitali esiai oo dakitarini esiai ee nurse esiai ee pediatrician esiai ee othopedic esiai akeyie oo tung'anak oasisho pookin te sipitali pee idim aipimo oltung'ani blood pressure pee iyiolou tenaa keisapuk ashu tenaa keikiti pee etumokini sii duo atujuru, keishiakino pee eaku iyata eng'eno sapuk oleng' pee iyiolou osesen loltung'ani te naa keisidai anaa egira ing'olari

Ketii iltung'anak inewueji. Netamana si duo kulo tung'anak enkima. Shopito kulo tung'anak na ilmekin shopito inkilani e lugha enye, neeta si duo ildiramuni logira awosh. Ore tiatu, na ketii si duo enkima.

Kisidai ena toki amu, keisooyo eng'eno, yiolo oshi sukuul, ninye nikisaidia aisoma, indim aigugula esiai nikinchori te sukuul esiai nemeigira aelewa, inotes natii sukuul na kincho sii duo. Yiolo sii duo ena toki, naa ekisaidia ayolou ajo nyoo nagira aendelea tiatua enkop, e kincho tayiolu ajo kakwa baa nena, ekincho sii tayiolou ajo kanyo kanyoo duo taata nagira aasa tiatua enkop, yiolo sii duo ena toki, kegira aisaidia iltung'ana peetum iropiani, ketii iltung'ana ogira aasishore isimui enye, peetum iropiani, ketii iltung'ana naa tiatua ene wueji easisho ninche, peetum endaa enye. Iyiolo sii duo ena toki, keisaidia keisaidia iyook pee kiyolou imbaa naata tiatua enkop ang.

Iyiolo tene wueji keetai apa enkerai naji Owino liaplia ninye entoki najii helb. Iyiolo ena kerai neinoto ninye helb enye, iropiani nena naisiadia enkerai natii university. Inoto ninye ena kerai helb enye katitin are, ene dukuya wo ene are. Naake isaidia kuna ropiani ena kerai naji owino piitinyikaa isiatin enyenak e sukuul. Inoto ena kerai iropiani edukuya thirty thousand, iyiolo eniare netum, twenty nine thousand five hundred.

kaitadamu oshi nanu intokiting' ee club. naitadamu isinkoliotin lootii ashi tv keitodolu sii duo intokiting' nidol tiatua esimu ino, iltung'anak loogira arany, iltung'anak loogira ai practice vixen iltung'anak loogira aikuza talanta enye arany. keitadamu sii duo entertainment ee sukuul eneikoni oshi teneranyi tenepiki isinkolioitin

kisidai ena tokia amu kisaidia ntoyie peyiolou ate kisaidia ntoyie petum esteem enye kisaidia si duo ntoyie peyiolou ajo kanyio nenare piasa kanyio nemanarikino piasa kisaidia si duo pisumi ntoyie piyiolou intoyie peyiolou intoyie ama naa enkisuma pisaidia siniche pedulu apa enkisuma nisaidia niche te future kisaidia si pe pepali intokitin nemeisha tiatua emurua naijio fgm pepali ina ina ena bae naisadia oleng pepali nena tokitin nemeisha tiatua emurua ninye naisadia ntoyie pebulu neelewa ate aitobiraki.